Ore dupoto erripoto enkare naa enetipat oleng te maisha oltung'ani amu ore enkare naa ene tipat oleng amu kitumiae enkare anaa keoki nitumiae ayierie indaiki nitumiae sii aitubulunyie indaiki nanyae neku ore enkare nenetipat oleng te maisha oltung'ani naa enetipat oleng tenerripi enkare amitiki intokitin einyial nitobiri enaduo are pee etumokini atook netumokini sii ateyierishore netumokini aitubulunyie inkaitubulu naa ore sii enkare ke kitumiae metooko imasaa neeku enetipat oleng tenerripi enaduo are te maisha oltung'ani naa ore pee anyorr nanu erripoto enkare naa tenkarake nena faidani ashu tenkarake nena tipati naata tenkaraki keyau enkishui te maisha oltung'ani neyau sii enkishui tenka too tomasaa neyau enkishui tentoki pookin naishiu tenkop neku ore enkare naa ene maana oleng.

Ore ena kaitubului naa ene tipat oleng te maisha oltungani, amu ore ena naa ilmatundai ashu enkaitubului nanyae, naa ene tipat oleng te maisha oltungani amu ore eninko teninyia ena aitubului naa ilo nidotu tolchampa, ashu te mukunta. niyau nidungidung, nintuki nidungidung naa ninyia. ore entoki emaana tena aitubului naa keponaa osarge tosesen loltunngani neponaa sii enkare, neeku ene tipat oleng ena aitubului tenenya oltungani. neeku ore eninko teninyia ena aitubului, idim ake ashomo aitayu tolchampa ashu te mukunta. niyau nintuku. nintobir, nidungidung naa ninyia amu keponaa osarge, neponaa enkare tosesen. nisho sii oltungani metaa ore osesen lenye naa kewang' ashu ore osesen nememuguta. amu ore teninyia ilmatunda pookin. nikintobir osesen. kitobit olchoni losesen. nitobir sii atua. Amu keeku ore pee inyia edaaa inyia aitobiraki. tenkaraki oladuoo matunda. neeku ore ele matundai naa ole maana

oree embae naitiship tena siai amuu oree enaa naa keji elukung'u naa oree eramatare elukungu naa kelelek toltung'ani onyor eramatere amuu oree tenakata enalukung'u naa kitodolu ajo keeta emoyian naje kake oree entoki naitiship oleng naa tenkarake keidimi aatabak amuu keishori enalukung'u ilkiek ninyang'akini ilkiek opash paasha neitukui newori ewei nairag ena lukung'u neitalami ilchafui pooki ashuu entoki pooki oyaki kuna moyiaritin naa oree pee intobir naduo lukung'u naa kiyaki ninye faida baadae amuu imir naduo lukung'u nitum iropiani niasie nena ropiani kulie ninyang'unye indaiki naa oree sii ena lukung'u naa keidim atoisho neiu ilmosor nidim ainosa nidim sii atimira laduo mosor oree sii laduo mosor naa keidim atoponata meeta kulie lukung'uni neaku tenedanyu elukung'u laduo mosor neaku letipat oleng amuu keponaa naduo lukung'uni meetaa oree faida nitum toolukung'uni naake sapuk neaku enetipat oleng enaa amuu kaitiship nenkarake nena faidani pooki.

Ore enkare naa enetipat oleng amu tene tenishum enaduo are nee ekiyaki ifaidani kumok oleng neku inkoitoi naas paashum enkare pee ayaki eretoto baadaye ore enedukuya nainyiang'u iltankii ore iladuo tankii naa ishumie ena are nashau tomabatini nishum aisudoo pee itum entoki niwok teneeku enkata nemeshaita ore ina naa enkoitoi edukuya nashumie enkare pee ayaki eretoto ore sii enkae indim atuturo olturo woashu ewueji nishu eh olturoto ewuei ne nishumie enaduo are paa ore intokiting inonok teneishunye enkare tenchan naa melau ewueji nepuo awok neeku iturr olturoto nisudorie enaduo are ore sii enkae indim atuturo irmutaroni pee eyaki oladuo turoto enkare pemelau ele turoto entoki nayaki enaduo are peitumoki atushuma ena are ino nitumoki aitumia tenkata nemekure eshaita neku nena inkoitoi naaji nindim atushumie enkare pee kiyaki eretoto tenkoitoi enkiremore.

Ore ena naa olashe, ore entoki naitiship tenadol ele Ashe, naa ore ene dukuya, ore pee eenitae ele Ashe, naa kegirae aalep ngotonye ashu aitayu kule. ore pee ilep enkiteng',niyen oladuoo ashe pee mekimitiki kule neeku ore entoki nimiret oleng teniyen oladuoo ashe, naa itum kule naaba anaa niyieu, naa ore sii enkae, ore ena naa kaitiship amu, kitodolu ajo kegira nkishu apona. enkiteng natoishe ayiu olikae Ashe neeku kitodolu ajo, etopanate inaduoo mali inonok. neeku ene tipat oleng amu kaitiship tenkaraki kitodolu ajo kegira ntokitin aapona. ore sii enkae kitodolu ajo itum kule, nitodolu ajo ore taisere pee aata enyamali naje, ayieu mpisai, ashu ayieu entoki nayieu. naa kaidim atimira oladuoo ashe lai natum enaduo toki nayieu, neeku ore ena entoki naa kaidim aitishipa. tenkaraki kayaki faida, arashu kaayaki olokoisyaio too nkoitoi napaasha.

Ore etoki nadamu tenadol ena esiai naa ore kwanza ena naa emeli ore emeli naa eh entoki ashu emaasai naitumiae alangie enkare ashu adoikinyie enkare matejo naaji tenaa kisapuk enkare te wueji neje midim ake oltungani ashomo aisambaare enaduo are nimidim sii atalanga ore enkae toki naitiship ore ena meli idim atijinga nilang enaduo are nilo mpaka eda kae ngambo neaku enetipat oleng ena meli te maisha oltungani amu ore naaji tekitanyanyukoto iata entoki natii eda kae shoto enkare nimidim ashomo ayau amu midim naaji oltungani matejo atijinga enaduo meli amu elelek midim atijinga atua enaduo are amu elelek ore ena duo are ketii nguesin atua kake ore pee iyata emeli naa ekitalang ninye ena duo are ata etii nena nguesi ata midim atijinga atua enaduo are tenkaraki nyamalaritin naaje nidim anoto tinijing enaduo are miata etoki nijingie kake ore naa ena ekitalang nikitalangaki sii naaji intokitin matejo italaikine aitalangu nikitalangaki enaduo meli ayaki idialo niyieu neaku enetipat oleng ena siai naa kashipakino oleng.

Ore entoki nagira aasa tene naa ore ena naa enkine ashu emasai etaremo orkikwei ashu einyia inosa akeyie entoki nainosa nemoi enaduo keju neku ore entoki nagira aasa iburte enaduo keju neeki kebakitae enaduo keju enaduo masai neku ore entoki nagira aasa tene kegirae aitobirr ashu ashuku enaduo masai metisidana ataa abak nishori irkeek opashipasha nitauni orkikwei tena keninye duo otaremo ning'uraa akeyie enyamali pookin nanoto pee etamoyia enaduo keju piitumoki petumoki enkine atushukunyie naa ahomo aitobiraki amu misho enaduo keju elo tenaa ketii entoki natii orkikwei ashu entoki natii ashu emoyian akeyie naje naitamoyia neku ore ena kine king'ojine kake kitodolu ajo kebakitae nishori irkeek nitaini emoyian akeyie naata nitaini orkikwei tenaa keninye otaremo nitaini akeyie entoki pookin nagira naa aisumbua pemegira alo aitobiraki neeku ore ena naa kebakitae enaduo kine pee esidanu peelo aitobiraki nelo asuj inkuliek alo adaa.

Ore kuna naa nkera esukuul naing'ua sukuul naa ore entoki nagira aasa tenewueji naa eimutua inkera olturoto neponu matejo keeta enkure neponu awok enkare toladuo turoto neeku etanapa duo kuna kera indaiki ashu ishooki endaa tesukuul amu enaa enanapita indiishi ashu kuna kasukun nahomo ainosie indaiki neponu neimu olturoto otii enkare ashu ewueji netushumieki enkare naaji matejo naitumiae naok intokiting neoku iltung'anak neponu neimu inewueji neponu awoku enkare tonaduo kasukun enye neok enaduo are neku ore entoki nagira aasa tenewueji eimutua inkera olturoto eing'ua sukuul nidipa endaa aataa entoki naishooki tesukuul ashu enatanapa neimu oladuo turoto awok enkare neeku inatoki nagira aasa tene egira nkuliek awoku enkare netii nawokito naidipa atooku netii naagira arreshu nkulie midipa pee isho inkasukun naokie neeku enkare eimutua kuna kera olturoto awok amu enewueji eshumieki enkare naitumiae taa nawoki ninosieki.

Ore entoki nalotu ndamunot tenadol ena ,naa ore kwasa ena naa nkineji naateneaki torgosoi amu ore pee meeta nkinejik olairitani, na teneeta naaji matejo olchampa tenemeyieuni nenya naduo kineji ,naa keeni nkejek ashu eyeni orgos pee mipang apuo Anya naduo mukuntani. Naa tenemeetae sii oltungani olo aingor naduo kineji naa kelelek teneeni naduo kineji alang tenepuo aingor. Neeku ore entoki nagira aasa tene eteenaki naduo kineji nayakini nkujit naa orkuo sii ena kine neeku kegira ngotonye aitanak. Neeku kitodolu ajo ore kuna kineji naa kegira aponario, naaa kegira sii atum entoki nayieu, tenkaraki ore pee eponari Kuna kineji naa kegirae aitunsa aitobiraki. Ina taa nishori enkare ,nishori nkujit, niritae neremi tenetii nagira amoyu.